Ũyũ nĩ mũtongoria wa bũrũri, nĩye William Samoei Ruto, na kĩndũ gĩa bata mũtongoria wa bũrũri ekaga nĩ atĩ nĩye akoragwo mũtongoria na nĩye kĩonereria gĩa thirikari na bũrũri wa Kenya, na angĩtuĩka nĩathiĩ nja wa bũrũri nĩye akoragwo mũrũgamĩrĩri wa bũrũri witũ wa Kenya, ningĩ mũtongoria ũyũ wa bũrũri, nĩye akoragwo mũnene wa mbirarũ gũkũ bũrũri-inĩ, na nĩye akoragwo akĩheana mawatho. Na ningĩ mũtongoria ũyũ wa bũrũri nĩ akoragwo arĩ ũmwe wa andũ arĩa makoragwo magĩcagũra manjanji nĩguo gũkorwo magĩtũtongoria kũrĩa igoti-inĩ.

Kũhaka mĩtĩ rangi ũrĩ bata wa atĩ, nĩ ũkũgĩrĩrĩria riũa rĩtigakorwo rĩgĩthũkia mĩtĩ ĩno na atĩ, rugarĩ ũcio mwĩngĩ nĩ ũtũmaga mĩtĩ ĩno yatũke, na mũtĩ ũngĩtuĩka wa gwatũka, nĩ ũgũkorwo ũkĩtũma mĩrimũ na tũtambi tũkorwo tũkĩingĩra mĩtĩ-inĩ na gũkoreo tũkĩũthũkia. Na ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo wega wa kũgĩrĩrĩria mũtĩ ndũgakorwo ũgĩtuĩka kana gwatũka.

Gĩkĩ nĩ gĩikaro, na ndĩrona taarĩ gĩikaro kĩa ũmemerekia. Ũyũ nĩ mũmemerekia nĩye arakorwo akĩũria ataaramu aya a gĩthimo ciũria. Na mbere yakwa ndĩrona kompiuta-inĩ marakorwo makĩarĩrĩria ũhoro wa gĩthomo, na kĩrĩa gĩkoretwo gĩkĩrehe ũmenyo wa tekinoronjĩ kũrĩ ciana na gĩthomo gĩkĩ kĩerũ.